Kadi mar Maisha iyudo gi ngama ni jahigni apar gaboro kadhi nyime. Mondo mi iyude mokuongo idhi limo ofi sirkal mag National Registration Bureau kata Huduma Centre. Kisedhi kanyo nitiere form midhi miyi, form ni idhi ndike details gi machalo kaka ,idhi chiwo kogno mar lweti miluongo ni fingerprint kata pichani maen passport, bende idhi tero kalatas motingo details gigi ,gi ranyisi manyiso ni gin meki adieri. Ranyisi midhi tero gin kaka barua mar nyuol ni, barua mar kanisa, barua mar tieko skul kod barua moya kuom administrative ofis, mae ema nyisoni koro idhi bedoni inya yud barua mar Maisa, gima kendo idhi dwar en ID mari manyisoni be ija Kenya adieri

Mokwongo wanya yudo ote kata wanya oro ote e yo mapiyo piyo ka watiyo gi lony ma nyasani. Mar ariyo lony ma nyasani konyowa ni wanyalo nenore gi ng'ato man mabor kwa wawuoyo kode, kwa tiyo gi sime emiluongo ni video call. Mar ariyo en yo mapiyo piyo mar oro ote kata yudo ote. Lony manyasani bende konyowa e yor mbui. Wanyalo neno gik matimore oko kata gik matimore e aluora wa ka wan kod simo ka wabedo gi internet connectivity. Wanyalo ng'eyo bende gik matimore e yore mopogore opogore kwa tiyo kod mbui mar social media. Mae kaka yore ma nyasani konyowa.